Mae eri en nyunyo ne kitunguu pi. Koro ka wachako, nyaka ibed ni isenyiewo kitunguu midwa pidho, kasto iseloso lo midwaro pidhe kitunguu ni. Kendo mokuongo, lobno onego ilose mayom, idoe dinuoya, kata diriyo ka pok ichako pidhe kitunguu. Koro kiseloso lo, mobudho okao kata ndalo moko adek kamae, inyiewo gir nyunyo pi ne kitunguu gi kasto itude go gi kuma pi ntiere, ma pi ridore ka donjo e puothi mayom. Kaeto ipidho kitungu e lo piny. Ka isepidho kitunguu gi, iyao ne pi mondo odonj e gir nyunyo pi ni, kasto gir nyunyo pi ni itucho, ituche matindo tindo kaluwore gi kuma ipidhe kitunguu mondo pi odonj e tie kitungu gi mos mayom. Kae koro kisetimo kamano, to sama idwaro tiyo gi pi e ma iyawe to odonjo e tie kitungu. Kendo tijni mar nyunyo ne kitungu gi pi ber nikech pi idhi tiyo go e...